Hĩndĩ ĩrĩa tĩri watwĩka wakũmenyererwo, kana hĩndĩ ĩrĩa mũrimi atwĩka wa kũrora tĩri wa mũgũnda wake, noguo gũcokaga gũkagĩa na magetha mega thutha-inĩ, gĩtũmi nĩ gĩkĩ, tĩri warekwo ũtukane na tarĩngĩ kĩndũ ta thumu, útukane wega, ũrehaga kĩndũ kana ũgĩaga indo ciĩtagwo nutrients iria citwĩkaga cia gũteithia mũmera, mũmera ũkahanaga ũrarĩa irio ciaguo kuma tĩri-inĩ ũcio, ũgatwĩka wa gũkũra, ũkagĩa hinya, ningĩ tĩri ũcio ũgakoragwo hĩndĩ ciothe wĩ mũgunyu, kana nĩũraitĩrĩrio maĩ, mũmera ũgakoragwo atĩ ndũngĩũma kana ndũngĩng'ara. Rĩu, hĩndĩ ĩrĩa tĩri wakorwo wĩna indo icio igĩrĩ, atĩ nĩũratukanio hihi na thumu, ta rĩngĩ thumu wa wa mbũri mũno, kana ona hihi wa ng'ombe kana wa ngũkũ, thumu ũcio ũgacoka ũgekĩra maĩ wega, rĩu ningĩ ciatukana wega irio ciaku igatwĩka cia gũkũra wega na ũkagĩa na magetha maingĩ.

Kĩrĩa gĩtũmaga andũ makorwo na gĩkeno mũno, mũno rĩrĩa maranyitanĩra maũndũ ma ũhiki nĩ gũkorwo atĩ nĩ maramenya atĩ, kana mwena wa mwanake nĩ maramenya atĩ rĩu nyũmba yao nĩ yongerereka, na nĩ gũkũgĩa na nyũmba ĩngĩ, na mwanake wao nĩ atwĩka wa kwĩgwatĩra na mũtumia. Na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno makĩria nĩ amu nyũmba ĩyo ndĩngĩhuka. Tondũ agĩa na mũtumia nĩ marĩcoka magĩe ciana. Ũguo rũrĩrĩ rũu kana nyũmba ĩyo yao ndĩngĩgatwĩka atĩ no ĩtwĩke ya kũhuka, tondũ nĩ marathiĩ magĩtheremaga, makĩongererekaga. Hĩndĩ ĩyo ningĩ, mwena wa mũirĩtu onao nĩ marakena tondũ mũirĩtu wao onake nĩ atwĩka wa kwĩgĩra na mũthuri. Ũguo ũndũ ũyũ ningĩ ũkoragwo ningĩ wa gũkũngũĩrwo. Rĩu ũgakoraga andũ me na gĩkeno kĩingĩ mũno, na andũ nĩ mararũrũngana rĩu nĩ getha maharĩrĩrie mũthenya mũnene mũno wa ũhiki.

Haha, nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũciari wa mũtumia, mena twana twake. Rĩu nĩ ũrona twana tũtũ nĩ tũkenu ona angĩkorwo maica mao kana mũtũrĩre wao nĩ ũronekana ndũgacĩrĩte mũno rĩ, andũ aya nĩ maronekana mena gĩkeno, ũndũ ũrĩa ũrĩ wa bata mũno makĩria. Tondũ no ũkorwo na nyũmba nene na maũndũ manene, no muciĩ waku ndũrĩ na gĩkeno na ndũrĩ na thayũ. No o ona me na maũndũ manini, ũkona nyũmba ĩrĩa maraikara nĩ nyũmba ĩmwe, ĩgakorwo ĩgayanĩtio handũ ha ũrĩrĩ, harĩa maikaraga, andũ aya mbando no maronekana mena gĩkeno na maiganĩirw, na magetĩkĩra ũndũ ũcio, ũndũ ũrĩa wĩ wa goro mũno makĩria; gũkorwo atĩ mwĩ na gĩkeno. Ona gũkorwo atĩ mũtirĩ na ũtonga mũnene, mũtirĩ na maũndũ manene, ta atĩ inyuĩ enyewe, inyuĩ mũraikara nyũmba ĩyo mwĩ na thayũ na gĩkeno, ũndũ ũcio noguo mwega, na nogwo wagĩrĩire mũno makĩria. Rĩu ngakĩona, andũ aya nĩmakenete, na nĩ maragĩa ihinda rĩao, ciana cikagĩa ihinda rĩao na mũciari wa mũtumia nĩ getha rĩu ta rĩngĩ ikagĩa ihinda rĩa kwarĩrio, ikagĩa ihinda rĩa gũikarania na mũciari wao, magathondeka wendo makĩria, ngwatanĩro yao ĩkarũma mũno makĩria.

Rĩrĩa ndona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũhũri wa biacara, ũrĩa andũ merutĩire. Ũrakora andũ matiraikara thĩ rĩngĩ. Andũ merutĩire mũndũ akoimĩra nakũu thoko agatwĩka wa kũhũra biacara ĩrĩa arona angĩhota, kana akagũra indo iria ena ũhoti wa gũcigũra agacirehe thoko-inĩ, agacoka akambia kwenderia andũ. Rĩu haha nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũthuri ũgũrĩte indo cia arũme, nguo cia arũme, akagũra mĩbuto, agaciara hau thĩ. Na ũmenye haha kwara hatirĩ na ũhoro wa kũrĩhĩra mũno. No kũrĩhĩra kanjũ. Ta rĩngĩ ũkoraga ũkũrĩhĩra ciringi ikũmi okorwo nĩ mathaa ma hwainĩ. Ta rĩngĩ okorwo nĩ mũthenya ũrĩhe okorwo no ciringi mĩrongo ĩtano. Rĩu ũgakora atĩ hatirĩ na thogora mũnene ũgũthiĩ, kana hathara ya kũrĩhĩra handũ harĩa ũigĩte indo ciaku, no ũgũciara thĩ ũrĩhĩre kĩndũ kĩnini, nawe ũtuĩke wa kwendia, ũgĩe bainda ũtuĩke wa gwĩteithia na mbeca icio we na nyũmba yaku kana we na bamĩrĩ yaku.